Ore kuna tasati, naa kegira aripisho. Kerip kuna tasati isaen nerip irbeniak nepuo amir tosokoni. Keinyang'u irmusunku ormaasai kulo saen orbeniak loripa, netum kuna tasatin iropiyiani. Nepuo aitaasie arashu ainyang'unye inkulie saen neponu arip. Kidim si aishopo kulo saen tomashoi arashu ishopokini entito narikitoi.

Sipitali enewueji . Enetipat oleng sipitali amu kidim iltunganak omoyiaa ashomoita sipitali pishori irkiek neudi arashu epuo iuntasati nisho aisidaidia ate , ishorua sipitali , ishorua sirkali sipitali peret iltunganak lomurua napasha nemelaki sipitali osirkali . Ore sipitali naa enetipat pemeitoki iltunganak ae tenemwoyu.